Nĩ harĩ bata mũndũ kũiga rĩthiti rĩrĩa agũra kĩndũ, kana rĩrĩa aheywo ũtungata mũna, kuonanaia mũndũ nĩendaga, nĩ gũkaga ũndũ, kĩndũ gĩkora, kana ũgakora atĩ mũndũ nĩ akuigĩrĩra ndũrĩhĩtee ũtungata ũcio, kana ũgakora atĩ ti kĩega kana nĩ gĩthũku, kana nginya rĩngĩ, mũthenya wacio gũthũka nĩũkinyĩte, kwoguo wĩna rĩthiti ĩkoragwo ĩrĩ raithi mũno gũthiĩ kũrĩ mũndũ ũcio ũrakwendeirie kana mũndũ ũcio ũragwĩkĩire ũtungata mũna, na no ũhote gũthiĩ nginya kuuga atĩ, kĩndũ kĩu nĩ gĩthũku na ũragũrire hau, kwoguo no agũcenjanĩrie, na agũcokerie mbeca. No ũtarĩ rĩthiti nĩ hinya mũno kuuga ũtungata ũyũ ũronire haha na ndũrĩ nginya na ũira wa kuga atĩ nĩ hau ndĩragũrire. Kwoguo nĩ harĩ bata mũno mũndũ kũiga rĩthiti ĩyo ya mĩrigo kana ũtungata o wothe ũraruta.

Maobica aya a ũgima mwega wa mwĩrĩ marĩa makoragwo gũkũ icagi-inĩ nĩ mabatiĩ magabuthindagia andu gũkũ icagi-inĩ ũhoro wa maũndũ marĩa mokaga hi na hi tarĩu mwana angĩmeria ta ciringi kana e ikie mbegũ nginya iniũrũ-inĩ nĩ makwenda magabundithia mũndũ ũndũ agũtũma ndakahote kũnunuha kana gũita thakame nyingĩ ũhoro wa kũmĩnyihanyihia ndĩgaitĩke ĩ nyingĩ nĩgetha kamũiria amburanci yokĩte nĩ magũkorwo mamũthaitĩra na kwoguo ndagĩkorwo arutĩte thakame nyingĩ mwĩrĩ na kwoguo nĩ ũkũhota hũthara mwĩrĩ wake, ũndũ ũngĩ nginya andũ nĩ mabitie gũthiĩ ũhoro wa mũndũ gũtemwo kana mũndũ nginya angĩtemwo kana mũndũ nginya angĩnyua maguta ma tawa kana nginya ũhoro wa mũndũ gũte meciria make ũndũ mũndũ angĩthĩitĩrwo kamũira kamũira ũteithio ũkĩte, kwoguo abitha nĩ mabatie mekĩrĩre mũno kũbundithia andũ gũkũ icagiinĩ ũhoro wa gũthaitĩra maũndũ maya ma hi na hi.

Marĩa matũrigicĩirie, nĩ, nĩbata mũno andũ maka, makagitĩra, tondũ hahoguo nĩndĩrona nyamũ cia gĩthaka iria cikaraga harĩ, handũinĩ harĩa marĩa matũrigicĩirie ta mũtitũ, na kwoguo nĩngenaga mũno rĩrĩa ndona nyamũ ta ici cia gĩthaka cikenete mũno ha, handũ harĩa cikaragĩra, kwoguo aah harĩ nyeki na nginya ũruru nginya wa rĩera, nĩ hatũmaga mũndũ ha, nĩhatũmaga nginya nyamũ cikare wega na cihote nginya, gũikara citarĩ na mũ citarĩ nginya wagi wa maĩ, nginya irio iria cirĩaga.

Kwa ihinda iraihu, mwana wa kairĩtu nĩahinyĩrĩirio mũno, kwona nĩ ũũ atĩ mwana nda, mwana wa kairĩtu ndahotaga kũgĩa gĩthomo kĩrĩa kĩiganĩire, na, mwana aciarũo emũirĩtu wĩra wake warĩ wa kũgimara, akaruithio, arabu akahikithio kwĩ andũ na kũrera ciana. Thirikari ya Kenya nĩnyitĩrĩire mũno ũkũria wa kairĩtu kwonania nĩya, nĩyabangire mĩbango ya kairĩtu gũthomaga, na ĩgĩ, ĩgĩthondeka nginya ituru, iturua cia, kũrĩa ũguo wathaninĩ, ta gĩturua kĩa harĩa aingĩ harĩ atumia ũrũgamĩrĩri wa atumia, na nginya ĩgĩbanga mĩbango ya tuirĩtu kũ, gũtharwo, harĩ ndũrĩrĩ iria ciruithagia airĩtu, na kwoguo nĩhotete kũnyitĩrĩra mwana wa kairĩtu na kũ, kũrehe nginya ũkũria wa mbeca kuonania nĩkũrĩ nginya bengi, na nginya Sacco cinyitagĩrĩra aa, airĩtu mũno, kana nginya atumia, nĩgetha mũirĩtu ahote kũigĩrĩra, kwĩ, kwĩgĩra ciringi yake.

Moritũ marĩa magũmagĩra macibũ ta atongoria nĩ wongerereku wa wĩki naĩ, kana ũthũkia na wĩici harĩ icigo ciao kuonania matirĩ nginya indo cia kwĩgitĩra na cia kũhota gũkabana na andũ acio arĩa marathũkia icigo ciao na tondũ cibũ ndakoragwo na mahinya marĩa macio maingĩ tondũ ndarĩ nginya matharaita ma kũigana na no arĩirie andũ na kanua na ndangĩhota kuoya ikinya ta kunyita mũndũ na kũmũikia cero, kwoguo cibũ nĩ abataire akaheagwo indo ta nginya mĩcinga kana akaheo thigari ake nĩgetha mahote kũnyita andũ arĩa mareka ũru na kũhe nginya handũ mangĩiga andũ acio kamũira matwarĩtwo gwĩ borithi.

Airĩtu maruithagio tene harĩ ũgĩkũyũ, na agĩkũyũ nĩmatigire mũtugo ũyũ wa kũruithia airĩtu. Na, irua rĩa airĩtu thikũ ici rĩkoragwo rĩkĩrĩirwo mũno harĩ, ũũ, harĩ, irathĩro rĩa bũrũri, na koguo, nĩkũrĩ mathĩna maingĩ mũno mokanaga na irua rĩrĩ. Ta, ũngĩrora mũirĩtu aruithagio tene nĩgetha ahote kũhika, na ahote kũgĩa ciana. Na ihinda rĩrĩa mwana, mũirĩtu ũyũ aragĩa mwana, nĩahotaga, thakame nĩyahotaga kuma ĩrĩ nyingĩ ũũ, na kũmũiga harĩ hatĩka-inĩ, na noate nginya muoyo wake akĩgĩa ciana. Na ohĩndĩ ĩrĩa waruithia mũirĩtu, nĩkuonania wamũruithia na wamũima ii, kanya gake ga gũthoma kana kanya ka mathomo, tondũ aruithio, nokũhikithio ahikithagio. Koguo mũirĩtu ndahotaga kũheyo gĩthomo. Koguo maya nĩ mogwati marĩa marĩa marehagwo mũno, nĩ ũruithia wa airĩtu, tondũ maruithagio marĩ anini, na kũhikithio marĩ anini.